Ing' yutok kokanai olesaitoti eng' kainutik chi tugul kekure George Musengi Saitoti inendet ko kipsomaniat nekisoman mathematics and economics ing' Kenya kosomane emotinwekab sang' kora kisoman eng' America ak kosoman eng' united kingdom kora inendet ko kipkosomonji hesabuk kosoman PhD nebo hesabuk eng' emetab United Kingdom kora ko ki professor inendet eng' nebo mathematics eng' sukulitab barak nebo university of Nairobi kora inendet ko ki vice president nebo emetab Kenya kong'ete kenyitab elibu agenge bokol sokol ak themanini ak sokol akoi kenyitab elibu agenge bokol sokol ak tisini ak tisop inendet kora ko ki minister nebo finance ki minister kora nebo education ako ki minister kora nebo interior